En iman komii keretab tuguk chekiibu en emotinyek chebo sang kot miissing amun yekichomchi keib tuguk chebo temisiet en emotinwek chebo sang kobore alyet ne bo temik chebo kenya ng'em ko missing ng'alekab temisiet amun yeikiip tuguk cheu bandek kobun emet ne bo sang ii konyo kobore alyet ne bo bandek cheko kibut en mbar komoto konyor beit nekararan chekiiben kobaa serial, ara bore kot missing alyonoton amun mii ngweny chekeibu en emet agee.

Ko kiroyote konorwetab chepkondok en kombunitab Post bank ak ko yaa mising tilee biik soiti, mokoini kosibet benkinoton kot mising kobaten alak cheu Co-oparative ko benkit noton nekararan ak KCB ko tindo baita chekororon ingekonoren rabinik, kora imuche kokonin besenwokik chebo rabinik cheimuche itoretenge lakini.

Bo komonut chigilisiet ab bik Che yoe boisionik ab serkali kot mising en kasisyek kwak ko tos ibu ngomnatet koibchin bik alak en gaa Ole manyokowal sobet ab bik Che Chang ngunon ko Kararan noton ingigochi komunut kechikil bichoto asi kowal sobetab ab kimugul met age tugul nemi gaa en betusiek choton

Tinye kelchin neo kot mising anan ko kelchin neo en kayomisosyek ab kwonyik en kwonyik amun en kayomisutik ab kwonyik Che kagongyo en gaa kogochin kanetutik kwonyik Che mengechen en Ole kiriptoi boisiek kwak anan Ole kimengkto korikwak en oret agenge agoi oret age ko noton kogonu boroindap chomiet en kwonyik ak boisiek kwak asi kotestai kechomyo kot mising ako testai boisionik ab gaa en kila ak kila

Chamchinet ne kimache sikimanda tuguk ap temishet en emenyon pa Kenya kopa ematunwek alak chepo sang' ko nyalu kisip tuguk che pa kamanut kot missing' che tinye ge ak opisisshek ap temishet. Ako nyalu itinye paronok che iparu kole itinye chamchinet kong'eten gei opisit nepo temishoshet ak netononchin ng'alek ap temishen konyalu kosirun parwet ne iparu kole iyanat tuguchoton kimanda en emenyon pa Kenya akoi ematinwek alak che makchingei tuhuchoton po temishoshek.

Ngololchin mokoryot mengikyik agobo lipanetap kot asi koguyo ge en Ole kilipondoi korikyik anan si komabit terchinet age tugul en tayon ago mengindet anan mokoryot ko kosyindos kole kilibando ano koato nebo mokoryot en rabisiek choton chelipani mengindet ago mogoriot kogochin betusiek somok chemi tai asi kogochi mengindet boroindo nebo kosich rabisiek Che liponen koato en betusiek Che nyolunotin ak koguiyo ge icheget ak mokoriondenyin ko mabitu terchinet age tugul en bichoto

Eeh netai ko koborunoikab kobotindet anan boiboiyetab kobotindet ko yoon konyor en temishet rabinik chekororon anan ko baita ko kororonindab kobotik tukul amun ingoba ngalekab kobotisheb ak koyai kasit netinye baita kokochin kobotik tukul kokilke amun kasinoton kotindo baita anan rabinik chetesokse iniyai kasinoton, kora kobotindet konyoru boiboiyet ngonyor tukuk che omee kobun imbarenyin komaal kii kot mising.

Ingowalak olietab risitishek ko ikochin asara neoo kot mising kombunit neinemu tukuk amun inemu tukuk ak kobendi rabishek hechang kechoben risitishek cheiboru kolee kii kioldo silingata anan ingwal customayandenyin ko nyolu kesir risiytishek si kworor kot mising akobo rabishek chekakielen kii neko oldo kombunit ak ko ingwo barak oliet nebo tukuk ko wendi barak kora oliet nekechoben risitishek che ororu akobo tukuk tukul.

Poishonik chekinyorunen kii nekiyote en muswoknotet sii inyorchike boishonik en county komii potolit nenywan neiyote kwororu kot akobo boishonik chechang cheimuche kokoito county, kora ko komiten potolishek chekokiyote che kobo kasi kwa vijana ko chotok kotoreti biik chetokomengechen kongeten kenyishekab kwen nebo taman ak sisit akoi sosom ak muut koimuchi kotoret bichoton tukul asikomuch kotononchike.

Bokomonut kot mising itinye lainitab simoit amun yoon itinye lainitab simoit ko imuche kebirun simoit anan kindeun rabinik koburen konorwengung nebo simoit ak ko kora ko imuche ibirte simoit en simoingung ko keal kitio rabishek cheimuche ibirtoen ingalal ak biik cheterter, kora yoon itinye lainit nebo simoit koimuche ial kii aketukul iboishen simoingung amun tindo lainit konorwet nebo rabishek che toretin.

Keretab sikik en lokok chesomondos en somanetab kasari ko en sikindetab lakwet konyolunot en sikindonoton kolibonchi lakwenyin rabishekab sukul asi ko mokochi lakwanoton koimutik ingosomondos ikoo, ak en ribiikab lokok chesomondos en sukulinywan konyolu en ribichoton korikyi kipsomaniat aketukul asikonai kolee lakwani ak nii ko koikuiyo ireyu anan ko moikuiyo yoton asikonet inee kora ak en sikiik ak en sikindet konyolu kokochi lakwanoton sait neyomeke kosomanen inendet.

Kaimutik chenyoru kipsomaninik en yaetab tukuk chemakat en chikilishetab internet ko netai koimebik networkishek kora anan kororu ngalekab bandolishek amun rabinik chemotinye kipsomaninik chemuche kotoretenge sikochob ngalekab muswoknotet kot mising, kora ngalekab muswoknotet kotoreti lokokyok chemengechen konai koboishen tukuk chebo kasari amun wendi taai emet nenyon konyolu kinet koyai chikilisioshek koboishen ngalekab muswoknotet.